Kiit ne tesetai en yu ko ogere ngokenik che kakibai en chong'indo. Inoniton koboru kole bichuto boe ngokenik ko biik che chame bandap tai nebo emet. Agere kora ale ichechuton kebutyin amitwogik che ome asikobit koechegitun. Ngokenik chuton kora ko chang, chang' kot mising'. Niton kotoreti biik sikonyor maainik agobit konyor rabishek chesomesanen lagok, ak che kyame, ak che tesentai en bandap tai, ak che ndo legut. Age ogere kora biik oeng', chepyoset ak kwondo ak chito kora nemi taban yuno ak age nekatonon en ole chuten ngokenik. Ogere chepyoset ak boiyot che kalach tuguk che lelach ago boe ngokenik en yuton. Inoniton kobandap tai ago kit ne toreti emet kot mising'.

Amunee sikobit komonut boishoni ko amun boishoni ko boishet ne ingebai ingokenik kenyorchigee rabishek anan chepkondok chekitesen tai en pandap tai nebo nebo emet, inoniton koo kikoyomis ak kotet serikali kole yoche kikochi chepyosok tukul chemiten en koyumi gee chepyosok tamanu sikopit kikochi ingikenik sikopit kotesen tai kosigen chepkondok chetesen tai en somenywan ak konyor Koraa rabishek choton ko che somesonen lokok kwak kii ak chendeen omitwokik meset sikopit konyor kotesen tai sobenywan komie komo koimur agetukul. Noniton ko pandap tai nemii barak kot missing, kikiyomiss bik chechang ako kokikoi bik chechang ingikenik chuton ako en chonton en bichondon anan en chepyosok chondon ko kikopit kotestai kot missing en pandap tai nebo emet.

Ele kiyoito boisioni en kokwenyun ko kiteche ole menye ngokenik ne kigekuren en olinyon kapingoken sikobit koruyo ngokenik ak konyor meng'et ne karan ne mobire ropta ama bire koristo. Ngokiet ko tyondo ne ngobir koristo komosobe. Ko ele kiyoito boisioni kechope kapingoken ketech kapingokenne karan ne moimuche kochut tyong'ik sikobit kwam anan kochut ng'okto ak kerib kechob ele lokin maainik ak ele iburen en beet ak ele sheben kora. Inoniton koboru bandap tai nebo emet, tesentai bandap tai nebo emet. Kora ko kibutyin amitwogik choto kigechop sigobit keyaen bosionito en ataki tugul. Inonito kobitu bandap tai siche biik rabishek kotiyen gei ngoyai boisionito en oli nyonet. Kigotoret biik che chang' kot mising' kosomesanchi lagok biik ak kobit kosich amitwogik che ame kila ngo alda ingokenik anan ngo alda maainik chondon.